Kounsetab tukuk en kaa ko kiit nekararan mising akoo amun netaa koribe tililindo, ribee borwekyok en mionwokik alak tukul cheimuch kotinykee ak murindo, niton kosikorib bortab chito komonyorchikee mionwokik cheimuche koibchi asenet neoo mising kouu koser rabishek en sipitali anan ko tukuk alak cheachen, nerube kora ko tililindo kokonu kobwotutik chekororonen en chito neyoe kasiit nitok ko amuun en borto konyorchikee boishet asikotoret kora borto konyor kimnotet en betushek tukul.

Boskilit kokitab loiset neimuche kotoret temintet en imbar koib tuguk kongeten imbar akoi siret, akobit kialdaa tuguchuton kobit konyor temintet rabisiek cheimuche kotoreten konyinet akobit koraa kotoreten ngee kwalen koraa kesweek anan koo kochoben imbaret kobit konyor tuguk alak tugul chekororonen konyor minutik akonyor kostoengee koraa ee tuguk cheimuche koib asenet en imbar cheu chemasaisiek, toreti koraa boskilit chito neimuche koyoe konyor kimnotet borto, niton koo amun imuche koketat chito sikobit kokimit bortanyin akobit kostoengee mionuokik cheimuche kotiengee ee mokibois en kasarta negoi.

Basit kotoreti biik imuti biik kong'eten komosto akeng'e akoi komosto akee, nitok komuche kora komut biik kong'eten komosto neloo mising koboishen Um komuti biik chechang mising, nitok kotoreti kora biik chebo karishe chuton konyorchikee kelchin akotoret kora biik chemondo chebendi rutoi kobiit koititaa olekobendii en chametab kee akoitita kora en saishek chekomokying'ee, toreti niton anyun sikobiit kichuchuj saishek chechang chekitore en oreet keboishen karishek cheuu boskilishek anan ko pikipikii, toreti niton anyun sikobiit kokimiit ng'alekab bandaa en oreet.

Olekiyoito boishoni en kokwenyun kinetote biik akobo komonutyetab kiiton sikobiit kotoret kora serikalit anan kotoret biik chekokonyorchikee kiiton kouu en konyoiset akonyor kii aketukul neimuche kotoreteng'e yekabit kíi aketukul nyosutyet aketukul netinyekee ak borwek anan ko kii aketukul nemakararan, toreti niton anyun biik sikobiit konyor ng'omnotet akobiit konyor naet akobo elekiboishoitoi kiiton kouu en libanetab chepkondok kelibonchin kiiton, toreti niton anyun sikobiit konyorchikee biik konyoiset en beiit kora nemii ngweny neimuche kora kotoret serikalit kobiit konyor tukuk tukul cheimuche kotoret bichuton chekakoboishen kiiton.